Ũrĩa mũnene wĩ hakuhĩ naniĩ wa mbiacara nĩ factory ya Kambaa, ĩrĩa ĩthondekaga macani na nĩ ĩteithagia arĩmi aingĩ na arĩmi arĩa anini arĩa matuaga cai makĩendagia nĩ ĩmaheaga mũtu, na nĩ ĩmaaheaga wĩra. Koguo mwako ũrĩa mũnene wĩ hakuhĩ na niĩ nĩ wa factory ũrĩa wandĩkĩte aruti aingĩ a wĩra, anake a nini, atumia arĩa matuaga cai, ona andũ arĩa mendagia cai wao. Na no yandĩkĩte arutwo arĩa marathomera kothi ĩraringanithia na wĩra ũcio wa factory, okorwo nĩ ta wa thitima nĩmekaga arĩa mekĩte injinia ya thitima, rĩngĩ nĩ mathiaga kũu gũthoma. Koguo nĩ ĩteithagia ngiya arutwo, nĩ ĩteithagia nginya arutwo gũthoma. O ho factory ĩyo nĩ ĩratũhe macani ma kũnyua cai marĩa mokaine ma Kambaa. Nĩ matuheaga macani mega ma cai. Koguo nĩ ĩrakũia mbeũ njĩthĩ, ĩkamahe irio, ĩkamahe mbeca, matiraingĩra maũndu-inĩ moru ta ma bangi, ta ma kũnyua njohi. Nĩ marakorwo na ihinda rĩao maita maingĩ me wĩra-inĩ. Koguo factory ĩrĩa nene ĩ hakuhĩ naniĩ mwako ũrĩa mũnene wa wĩra nĩ factory ya Kambaa. O ho nĩ kũrĩ tũ factory tũngĩ, hena factory ya iria , hena ya iria mathondekaga iria.

Ingĩtara amathai kuringana na ũreri wao wa ciana makĩria ũrerinĩ wa ciana wa tũirĩtu. Nĩmarahikithia tũirĩtu tene atĩ mwana akinyia mĩaka, ikũmi na ĩrĩ, nĩmaramũhikithia, kana makamũruithia. Niĩ ingĩmatara meke kũringana na ũrĩa mwana wao arenda, na itua rĩa mwana wao, na makageria kũrora mĩaka ĩno ikũmi na ĩrĩ rĩ, nĩmĩkinyu rĩa mwana ũyũ kũhika ka nĩrĩkinyu rĩa mwana ũyũ kũgĩa mwana, kana nĩ ikinyu rĩa mwana ũyũ kũrua. No mũhaka mwana ũyũ arue, na angĩkorwo nĩarakĩenda kũrua rĩ, noakĩrue. No niĩ hakwa ingĩtarĩria tũirĩtu tũtiagĩrĩire kũrua tondũ nĩmauraga mũno, kĩrĩa gĩtũmaga tũirĩtu twa mĩaka ĩyo gũkua teenager ĩyo nĩmakuaga mũno. Niĩ ingĩmatara tiwega kũhikithia mwana, nĩmagĩrĩire gũcenjia ũndũ ũcio a makama makoiga reke mwana ũyũ akũrakũre ĩ, enda kũhika ĩ, nĩakahika, no mĩaka ĩno ikũmi na ĩrĩ nĩmĩnini mũno he kairĩtu kũhika. Kairĩtu gatiagĩrĩire kũhika kena mĩaka ikũmi na ĩrĩ, nĩkuga atĩ gagĩkinyia mĩaka ikũmi na ĩna rĩ, mwana ũyũ nĩagũkorwo ena mwana na nĩ ũgwati mũnene mwana wa mĩaka ĩyo kũgĩa na mwana. Oho ti wega, nĩmagĩrĩirwo kuoyerwo wothe nĩkũhikithia mwana mũnini. Ĩyo ĩtagwo defilement nĩkũhikithia mwana wĩna mĩaka mĩnini.